Pek maduog' mokwong maromo go ekinde ma apuro cham, en pek mar jamni. Jamni kinde mang'eny donjo e puotha kendo ketho chamba. Koro chandrwuok no miya lal mang'eny nikech, kinde mang'eny ka chamba okethi, to okanyal yudo cham ma tiyo go e oda, to kata cham mauso bende koro okanyal yudo. Pek marariyo, en mar koth. Kinde moko koth bedo matin ma koro cha

Ng'enyne kadwa yiero kodhi, to amanyo cham kaka oduma manotimo maber, mogolo wangene madongo, koro en akawe takete thenge, to koromo kinde mag pitho, to akawe tabude bang'e to adhi kome. To manyiwa takawo wanyiwa mag mag jamni to adhi kiro epuodhgo. Manyiwa bende anyalo tiyo gi oboke kata lum mowang' mowe kuom kinde matin. Ka to akawo to adhi kiro e puodho.

Mae en tich mar bulo oduma. Tijni ahere nikech jogo duto matime yudo omenda ma ginyalo konoyorego. Kendo kidwachako tijni ok ochuno nyaka ibed gi omenda mang'eny. Inyalo anyala chake kata ka in gi omenda matin, to inyalo yudo kaka ikonyori. Kendo tijni ober nikech inyalo time to bende igoyo mbaka gi osiepni moro kata ka ne un gi wach moro mane udwa pimo to unyalo pimo ka utimo tijni.

Ma en tij tedo e magawa ma jii chieme. Ng'enyne tijni itiye gi joma mine. Tijni konyo ahinya jogo madhie orak to oknyal dok e miechegi mondo gichiem kuno. Koro seche magine orak to ginyalo rao e magawa kae to gichiemo. Tijni bende konyo jo magawa nikech bang' tich to yudo ka giseloso omenda maginyalo konyorego gi joodgi. Tijni ber ahinya nikech oketo jii bedo gi gimoro maginyalo timo magiyud omenda ma ginyalo konyorego.

Ne adhi e huduma centre kane adhi manyo ID mara mane olal. Koro kane achopo to nayudo ka jii neng'eny ahinya ma okne ayudo konyrwuok. Kendo ng'eny jii neobet kanyo, gimoro ma manyalo bet saa abirio kama, to jii nobet nyaka saa aboro gi nus, koreka joma ne tio kanyo ochako konyo jii, to bende ne gin jii matin manekonyo jii, to jii neng'eny ahinya. Koro okapar ka jok manaweyo kanyo noyudo kony maber.

Mae ne en jalup ker mar piny Kenya Rigathi Gachagua. Ne owale e telo bang' ywaruok mane engo gi ker William Ruto. Chon ne en jaod bura ma Mathira, kendo nokonyo jogweng'no nikech nokelo dongrwuok mopogore opogore e gwenge makanyo.

Kae aneno Gladys Wanga ma en gavana mar Homa Bay kod jok moko mochung' e kind jii ka gin gi mor ahinya. Kendo aneno jago moro ma orwako lep tugo, ochalo jang'wech, kendo oting'o mich ka en gi mor ahinya, kendo aparo ni enemoyombo e tugo no emomo omie mich. To jok moko modong' to bende nigi mor ahinya. Kendo nyasini, otimore gotieno.

Tijni chalona mar riwruok moro machalo kaka bengi, kata riwruok moko makonyo jii e gwenge. Koro anenoka gikonyo jii ndiko nyinge gi e buge magingo kanyo. Kendo tijni ober ahinya nikech opuonjo jii kaka jii onego tim gikmoko mopogore opogore, kata ka en riwruok mar bengi to opuonji jii kaka jii nyalo dhi e bengi mayud konywuok.